Ooh weche lony manyasani konyo ji weche to grow kabisa. Kendo kaluore gi noro mosetim, wafwenyo ni ng'eny sombe kata tiegruok oo olokre kendo gin e yoo manyasani. kawang'iyo kaka wanyalo bedo gi online classes tiende ni tudruok eyor mbui kend gi japuonjgi ma nyasomo kendo en kaka wanya tiyo gi gik moko kaka computer, kata laptops, kata simu edonje embui kendo waneno ka wanyalo access kendo classes moko eyoo achiel ka achiel ka okalo embui kendo iluongoni online classes. Wan kacha koda weche moko mopogore opogore gik moko madwaro practicals kendo weche mineno kachiel kachiel. Wanyalo tiyo gi computer kendo wanyalo tiyogi gik moko kaka lumination e nyiso kendo wanyalo tiyo gi gik moko kaka projector neno gik moko e screen kendo ki lerogi achiel ka achiel mago watiyogi lony manayasani kendo tinde wangi gik moko miluongo ni online library kendo inyalo yudo buge mopogore opogore embui kendo inyalo yudo kaka inyalo somo achiel ka achiel maok ochuno ni nyaka idhii.

Ka wangiyo pichani to wafwenyo ni nitiere, nitiere plants kata yien mochiw kanyo kendo ifuenyo ka en yien ma hinyo, kendo oken gima hinyo neno ahinya e aluora kamoro amora. En ngenyne wayude kuonde motimo thidhia thidhia kata kuonde motingo pii kendo yude seche moko nyalo bedo matek kaluore gi kuma iyae kendo kuonde midake, kendo itiyo kode e yore ma opogore opogore kendo ngenyne itiyo kode e loso gik moko mag weaving kotingo koda osera, kotingo koda miero, kendo en gima itiyo go e loso uteo bende kendo ituomo kode gikma opogore opogo ka osemoye ma osetuo kendo iloso kode gik moko kabila go

Kang'iyo pichani endi gi to waneno kacha ka nitiere pith mar jamni madhi mbele. Kendo waneno kacha ka nitiere dhiang' manitiere e kul, kendo tijni wayudo ber mopogore opogore kuom timo tijni. Achiel kuom ber mane wanyalo yudo kuom ti tijni ni en mokwongo en chak. Kendo wayudo ni dhiang' en gimalongo kabisa e golo chak, kendo chak inyalo madhe, kendo inyalo ted kode chaye kendo en gimaber e ngima dhano. Mar ariyo en manyiwa, kendo wayudo ni chieth dhiang', kendo waste mag dhiang' en manyiwa maber gi cham. To seche moseol e puodho kacha ,to cham ti maber kabisa. Mar adek manya yudo kuom jamni en ,wanyalo loso kode pesa ,seche motere e chiro, seche monyiewe kata gi jo butcher, en giminyalo us to kendo inyalo los kode omenda. Kendo machielo en ni wanyalo tiyo gi dhoggi kendo e puro, kendo wanyalo puro kodgi puodho, kendo seche ma kwer otamre, to wanyalo tiyo gi dhok e pur, kendo dhok gin gik mabeyo.

Kawarango pichani to waneno kacha ka wangi pur mar madhii mbele kar kachaende. Kendo waneno ka nitiere gik moko mopidhi kanyo kendo wanyalo yango gi kaka, wanyalo neno kacha kantiere nduma mopidhi. Wan kacha kod kata alode alode moko mopidhi mopidhi kanyo. Kendo anyalo wachoni mae en loo maber kendo en loo manyalo miyo cham tii kendo en loo ma gi pii maber en loo man gi manure. Kendo wanyalo wachoni gima dhi mbele malong'o kar kaendi to en pur, kendo pur to en ohala ma seche misegolo gigi epuodho kaponi gin mang'eny kata surplus wanyalo, inyal tergi echiro kendo inyalo los kodgi omenda kendo gima chielo manyalo wachoni seche ma ng'ato tiyo matek kendo keto cham epuodho kama ng'atno ok nyal nindo kech nikech pur en gima kelo chiemo emesa kendo en gima pidho anyuola. Seche ma japur osepuro kendo oseyudo oseyudo mazao mabeyo kamaendi kendo seche moko onyalo ki weri gi uso to en onyalo chamogi kendo onyalo kodong' to onyalo loko gi ohala kendo en pur.

Ka arango picha ni to aneno kacha ka wan koda ofis kendo en ofis molos kacha kendo en ofis molos maber kendo gima nyalo bedo ni timore kar kae, en ni ma nyalo bedo ni en ofis mar sirkal. Kendo nyalo bedo ni en ofis kata mar bank kata mar sacco mopogore opogore. Kendo en ofis ma oket e yo makende mar loso kata tudruok mar weche mopogore opogore, kendo nyalo bedo ni en kata ofis mar sirkal mar kata government office mar parastatals kata weche mag ohala mopogore opogore. E ma wayudo ni jodongo kata jotelo kata joma dwaro kony rome gi kuonde aila gi kendo giloso weche mopogore opogore ma nyalo bedo ni konyo kata konyo jopacho.

Karango picha ni endi to aneno kacha ka nitiere tedo madhi mbele kendo en tedo mitimo kaluore gi, en tedo mitimo ekendo. Kendo wangi yien bende mi tedogo kanyo. Koroo gimoroo gima chielo minyalo ti go e tedo, wanyalo tiyogo kacha kod jiko too jiko en nitiere jiko molose eyoo masani midewoni energy saving jiko watiyo kacha kod yien kendo wan gi jiko bende matiyo kod makaa. Kendo jiko wanyalo tiyogo e tedo ki werigi jiko wan gi kendo bende molos manyasani matiyo gi yien matin kendo en ma konyowa e timo gima iluongo ni energy saving kendo otigi yien manok kendo otedo piyo piyo mano bende wanyalo tiyo godo e tedo. Wan kacha koda modern methods mag tedo, wanyalo tiyo kacha kod gas wanyalo tiyo kacha koda cooker miketo e stima kendo itiyo kode etedo kendo otiyogi eyor stima etedo. wanayalo tiyo kacha kod solar energy bende tedo magi yore manyasani kendo ma konyo energy saving.

Ka wang'iyo pichani endi gi, waneno kata ka nitiere waru mosepok, kendo okete e sufuria kar kacha endi kendo ipenjo yo kata kaka inya los chiemoni endi mondo obed ni en gima inyalo cham. Koro mokwongo wanyalo lwoko waruni maler, kwaseluoke, to wakete yore kendo wang'ado nyanya kod otungu yore, ae kawasetieko ng'ado nyanya kod otungu, kendo wanyalo tiyo gi viungo mopogore . Anyalo tiyo gi dania, anyalo tiyo gi hoho, anyalo tiyo gi tangawizi. Viungo mopogore opogore. Kendo kawaseng'ado wanyalo keto mo wanyalo tiyo kod kata ka en jiko, kata ka en gas, wakete e gas, waketo mo, ka mo osechiek maber, waketo kitunguu, bang' keto kitunguu, iketo nyanya. Kiseketo nyanya, iwe nyanya, iketo kitunguu bedo ma golden brown ae iketo nyanya, kiseketo nyanya, ikete chumbi ae, kiseketo chumbi to iketo viungo mopogore. Inyalo keto dania, inyalo keto hoho. Kiseketo, iweye bochwiny ae iketo waru ae iolone pi moromo, kendo iume kendo iweye ochwakre ,kendo ochwiny, kendo koseromo, to igole kendo ikete.

Kanyo anyalo neno ndalo mokuongo mane atimo tijni ne adhi puodho kendo nonyisa ni adhi apidh nduma moko mane okel e dala kendo odiochieng mokuongo naneno ka nitiere pek kendo e chungo nduma go mondo gier maok gilwar kendo maok gi tetni, kendo losonegi loo maber mamiyo ginyalo chung kendo nyalo bedo ni giriere no nobedo tich matek niwach nayudo ka loo notimo pii kendo loo nodhiek kendo loso loo ma, kendo kunyo keno loso loo mamiyo gino, mamiyo ndumano support nobedo tab kata kamano ne gikone apidho ndumago kendo ne giikore makare

Kawang'iyon pichani endi to waneno kacha ka nitiere apiko mochung' e bath ndara kendo wan gi ng'ama obet kendo nyalo bet ni en ng'ama rembo, kendo en boda boda. Kendo waneno ka kacha nitiere ndoo mochungi ebath piki piki gi ng'at moro molung're kar kanyoendi kendo gima nyalo bedo ni timre kar kaendi, en ni ng'ato nyalo bedo ni luoko piki piki niendi mondo obed maler niwach ng'eny ne en gima ringo kuonde mopogore opogore kendo nyalo bedo ni chilo nomake. Iluoke mondo obed maler mondo mi tich otimre eyo makare kendo en ler mar aluora bende, miyo tijno bedo tich maler kendo en tich maber. Koro ng'eny ne to en boda boda seche moko waneno kacha ka nitiere pump bende tiende ni, nyalo bedo ni iluoke kendo ilosone tiende mondo mi ja boda boda odhi mbele gi tije seche moko tich ne ochung', noyudo puncture koro iIuoke to ilosone puncture no mon do mi odhi mbele bi tije mapile pile. En ohala niwach boda boda en gima ber, en gima ji sani tiyogo mang'eny, eh donjre kuonde mopogore opogore ma mutok.

Kawarango pichaniendi to waneno kacha ka nitiere njugu michielo kar kaendi. Kendo kaka wanyalo chielo njugu kata kaka wanyalo loso chiemoniendi, en mokuongo onegobedni wagolone pote kande, kawase golone pote, seche moa epuodho cha, pote chande ka wasegolone to wanyalo keton e sufuria kato waketone chumbi kaeto waketone pi matin. Kasto wakete ekendo. Seche ma en ekendo, kinde ka kinde icheke kendo iloke iloke mondo obed motwo. Seche miloke niendi to onego obed ni indile king'iye ka bedni osetuo kose pod onumu. Iloke kendo iloke kinde ka kinde mondo mi ng'e kosechiek, onego bed ni ibile kendo ing'iye mondo kik owang' kendo mondo obed njugu ma inyalo muodi eyo makare.